Iindim nipik mbolea teshumata ina terit peyie meya enkare ina terit. Niindim sii nipik imbenek peyie meya enchan inia terit. Iindim sii oltungani niun irkiek peyie meya enterit enkare. Niindim sii neshet gabions peyie meya enterit enkare. Niindim sii niun inkujit peyie meya enterit enkare. Niindim sii nintumia oltarakita peyie itobir olchamba lino pee meya ake enterit enkare. Niidim sii oltungani nishet isunta peyie meya enterit enkare.

Keisaidia peyie itobir orgas oji biogas nisaidia peyie iko manure meta keeta ke fast keisaidia peyie itobir or gas lojo ilashumba nitrogen. Keisaidia peyie meya enterit enkare. Keisaidia peyie etum enterit dupoto too ilairemok loo lchambai. Kisaidia peyie itum iltung'ani atekesa ormatunda kumok tolchamba lino. Kisaidia peyie etum olchamba lino akuu ledupoto nemitoki nemeidim soi ing'uesin ainyala ilo shamba lino. Kisaidia peyie isaidia oltung'ani peyie mitoki ainyang'u kisaidia peyie minyang'u oltung'ani loshi keek loolashumba.

Idim oltung'ani, neeku incho ilairemok lolchambai metaa meeta entoki nainyal mimea enye, nidim si oltung'ani neeku ninko metaa, kisafi environment ino. Mazingira ino. Idim si oltung'ani enimira olairemoni nisaidia iloiremisho metaa, ketum impisai kumok, idim oltung'ani ni fundisha ilairemok lolchambai, metaa kitumia inkik onkukui, isaidia iltung'anak lina murua ino peyie mipej intakitakani, nisaidia nijoki lolo tung'ani lina murua ino, peyie euni irkeek, idim si nirorie ilairemok lolchambai peyie etum ina ng'eno sapuk, nairemie ilchambai lenye. Idim si, idim si ninteru ake biashara ino, ah enkiteng'enare olairemok lolchambai, oltung'ani omir, oltung'ani omir fertiliser.

Indim nintumia inkik onkukui olukunguni ashu inkik onkishu , naa indim sii nintumia niun , niun ,indim sii niun irkiek , nindim sii nitntumia inkujit peyie meya enterit enkare , indim sii nimincho inkishu minosa ewueji nebo peyie meishu inkujit tine wueji , indim sii oltungani nintumia fertilizer naisadia enterit maa inoshi nainyial enterit , mintoki oltungani aitumia fertilzer nainyial enterit.